Pichu kikere eng yutoyu ko chemekisiek, ako icheket anyun komito komorori ngalekab amitwok ak tuguk cheu keswek, ako icheket anyun ii ko kabwa eng betutab rani koro kole tukuchuto kialdoi ko tos tinye laisenisiek.

Cham anyun eng' kokwenyun yo kegol mauwek ngo chekialdoy anan kocheimache asiikol kocham anyun komito tuguk aeng'u cheyoe mito ole ikole keswek chemengech ko ndakago chun iipu anyun kopa otaage ole yotok anyun iripe akoy koekekitu.

Miten anyun oratinwek chechang' cheyoei chito asikirindegei asimanamin korotwek eng' kokwenyu ane cham anyun kobwoni biko chebo health nyikonetech anyun ole iripti tililindo kou ye ikori akot anyun yo kakochun suswek chechang' eng' kiyeng anan kaunsetab kei nebo kila

Sikotok anyun kole itinye konyit eng' kokwenyu ane akobo biik cheechen ako mising' ko cho kikoyosikitu anyun kocham akot yo ikoti ikoti inome eunek oeng' akiborchi anyun komye kole akot yo ing'ololi ing'ololi eng' sautit nebo ng'weny

Kolset ab ingwek anyun en kokwet añan ko emet komugul Nebo kamanut mising amun inyoru okot kabatindet ak bik Chekole ingwek Chu koicheket anyun chetinye rabinik mising en emoni ntakiyae anyun hesabu chenyoru okot Chito en betut kochang mising

Ripset ab tuga ak paet ng'wai anyun kepoishe oret nepo silo en' kutit ab chumbek nitok anyun ko kiy age nekararan mising ako ng'omnatet notok amache anai anyun kocham anyun yo kichapee silage nepo anyun ole kigonore amitwogik chu asiko mindililitu akocham tuga ko amache anai mising' mache kegon wataalamu che ingen.

Nge ng'alale anyun ng'alek ab kenam tuguk yo itinye chakchinet chito kocham amwae ane ale mi tuguk aeng'u yo imache akot inet chito, nepo tai ko kelach anyun tugun chekirindoenech komanamech akot karit ngele yoiname kiy komaumisanin akomii kora yo inemu kiy inam eng' mutyo.

Boisiet ab peko anyun kepise imbaret eng' ole apunu ane cham anyun ketile ing'weng'ut eng' oinet asikopun peko akoy imbaret kondakakoit peko anyun imbaret itilatil imbaret anyun komining'it asikopun peko yotok akonyor anyun minutik peko.

Kiy anyun nekorom mising' eng' ng'alek ab chakchinet yo kiname tuguk eng' kokwenyun ane kocham anyun koumiansot piko chechang' amun inyoru pichutok akot yo name tuguk komami kiy nekailach eng' porwek kwach ko yo anyun chakchini konyoru chito anyun kagonyor chito alamok chechang' mising'.

Agere anyun eng pichainik tukuk somok chebo komonut missing nebo tai ko nyanyechu, nyanyek ko cham anyun kokeikol ko kiy nebo komonut missing eng emet amu kinyoru ropinik che chang nebo oeng ko teresresochu oeng chemi keswek ko keeechu ndakikol kokonech anyun minutik che chang.

Nekararan anyun missing ko kwo anyun akoi NCBA bank nito ko ndait yundo anyun koaplian tukuk ap loan atkokamochei ko yotok anyun ndakakoaplayan kokoini anyun oratinwek che chang cheboishe amu much kekoch loan koal koot anan ko pilotit anan kechengchi biko chenyokotekchini koot

Kigere anyun ole kiwirchini chapuk ako yutok anyun po Nyeri kigichap anyun tangit ole ndakai pas chapuk ole kong'ung' iipu akiwirchi anyun tangit nitok ako cham anyun mito petusiek ole cham kopwanii piko nyiko kwey chapuk chutok akoip nyiko wirtaet.

Kiy anyun ne abwoti ane ndekaker kolset eng imbarani ko kolsetab ketik ak logoek, ko yuto anyun ndakaikol logoek chito cheu ndisik, ikol ketik eng kwenungwai, ketichu kotoreti akot yo kanyo koristo komairyei ndisik.

Bichu anyun cham kokerwech ng'alekab omitwokik yo kiomishei kocham kekure nutritionist bichuton anyun kocham agere ale bo komonut mising' amun akot yo imyoni chito akokonin omitwok chemokotin iam ko inyoru keisop haraka

Kiy anyun mising' nemile piich en yotok yu ko panganet ab tuguk chu kiginyit guniok ako koraa ko kiginde anyun karit nemining' neigere en yu nepo Toyota nekigikany kolany akoy parak mising' sasa ishangaani chito ile koindalapat karit ni kotos maiput.

Ngeng'alale anyun ng'alekab emergency ak chokchinet eng' kokwenyu ak emet komugul kocham anyun yo kakikur bichu kocham anyun komaitu eng' chokchinet mising' tukche kimokti amun inyoru akot hospitalishek chekakipirchi simeshek komatinyei akot karishek chetos chokchin kobwa akoi ole imite

Inyoru anyun kokweshek che chang missing ndesungukoni emoni nyo bo Kenya ile motinyei akot ng'alek ap emergency amu inyoru akot mwoe serikali kole sipitalishek che mengech ko maikoini akot karishek che tos boishe.

Keset ak maet ab pandek anyun ko boisiet age nepo komanut mising nga aroru ane otindiot ko apuati atkinye kingitikemi anyun kou class somok ko kigikonech anyun nyikemaa pandek asigeporori anyun akeuwe asista.

Putet ak aldoisietab logoek anyun, eng olabunu anne kocham anyun yo itinye chito ketik karibu taman, ko ipute anyun ak iruruch logoek ai kochanga. Ko ndagagochanga, ikur pikab lorisiek. Icheget anyun ko bwanei agoi mbarengung asikeit anyun logoe chuto ak kelupanin.

Atinye anyun akilit ole atoretitoi chito yo kaimyan anyun ako kararan mising' itinye akilinito amun inyoru akot lakwet nemining' yo kaamis ko muuch koket anyun omitwok ako atkomengen tukcheiyoe chito inyoru lakwanoto rahisi kome

Kiy netos amwa ane ne kararan missing netos yai bichu bo haraka ko bongonutik kwach amu nginyoru biko chekapangankei komie komami chi akot nemokoi koumian anan kora ko tupcheboishe yo yoei chokchinet nito bo haraka

Cham anyun asikosich hospitalishek chechang asikopiman biiko akot akobo HIV ko cham koyoktoi biko chekikure community health assistant koba akot kou kokweshek che ter ter eng Kenya ako ngololchi anyun biko akobo kiy nebo komonut asikebimanike akobo HIV

Eng' keret nyun ane ko kararan mising' iwe sipitali akinyorchgei daktarishek kong'alalun agobo HIV ako eng' kerunet nyun anee ko agere ale ndakineton akobo HIV anae oratinwok che apoishe asimanama akot koroito.

Mung'aretab samakinik anyun ko cham ngager keoldoi eng' sokeshek chechang' ko cham kobwotwo anyun atkinye kokikibendi oinet ketekani samakinik anyun ko kikinome anyun samakinik chechang' akealdae beit nebo ng'weny mising' nengiger nguni komi barak beit

Miten biko oengu eng kokwet netos yai konetishet ap malaria kosulda akokas biik che chang mising neu anyun biik yo kakur baraza kongololchin biik akemwoch akobo anyun keribke asimanam biko malaria akomitokora biko chekekure community health assistant icheket kongen biko eng kokwet akomuch kongolochi biiko akokose biko.

Kiy anyun nekararan mising' ne yoe piko asikoripkei ako kilyo mising' ko yo kagikur piko cheu daktarinik nyiko ng'alalji piik chutok koporchi tukchekiyoitoy kiyotok asukotililit chito neuyo iporchini koun eunek koporchi anyun ako yai icheket kou demonstration.

Asikokararanit anyun sobetab piko mising eng ole abunu akot ane, ko kochutyi serikali anyun ako konech akot yo imioni chito, ko konech services chebo buch amu inyoru koyekewe hospitali komuch koi keyachin rabiin chechang ako memuchi.